Kwĩ na njĩra igĩrĩ ũngĩhũthĩra kũreha mateta megiĩ marĩhi ma mũgambo wa Skiza tune. Narĩa mbere nĩũthiĩ thimũ-inĩ, wandĩke star inyanya ĩmwe ĩmwe hash. Kana no ũhũthĩre mecĩnji, no ũhũthĩre mecĩnji harĩa ũkwandĩka aah ũgũtũma kwĩ namba ya inyanya ĩmwe ĩmwe.

Wambere ũrĩa ingĩka nĩatĩrĩrĩ, nĩkwoya thimũ, kũrora kana atũmagĩra WIFI kana data bundles nakana ciĩho. Okorwo citirĩhoĩ. Nguoya thimũ nyandĩke star ithano inya inya haci, nĩguo ngũre bundles cia raini ya Safaricom kana Airtel. Ndarĩkia hau thiĩ hingũrĩre data harĩa handĩkĩtwo mobile data nĩguo ahote kũingĩra online. Ndarĩkia ndĩmũtware handũ angĩandĩka angĩ angĩona motungata macio, ĩtagwo browser nĩguo amenye kĩrĩa aretha nĩguo ahote gũteithĩka.

Ndĩrona mũnene wa bũrũri ũrĩa warĩ wa kana, mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta akĩrora gwarinde ya gĩtĩo ya agitĩri a bũrũri. Bata ũyũ nĩ atĩ kuonania gĩtĩo kĩa mũnene wa bũrũri, tondũ nĩwe mũnene wa agitĩri a bũrũri.